Onego ibed gi pi momur, ok maliet ahinya. Mogo mar ngano, dengu, karaya, mo kod mach ma idhi tedogo chiemono.

Okelo pesa kendo omiyo ng'ama miyo tijni bedo gi yot e konyo familia ne modak godo eyor pesa moyudo e tijeno endo, seche ma ichule pesa gi jogo manyiepo